Enetipat oleng' ena baye tenkaraki ore ena naa nkuashen, naa enetipat oleng' tenkop ang'amu ninche oshi euni oleng' aa taa ninche euni pee emiri naa ninche euni pee enyai neeku enetipat oleng' enabaye amu eshukoki endaa nitokini sii aamirr pee etumi iropiyiani.